Gima neno e picha kae en kambi mar loso maua moyaye puodho, maua minyalo tii godo e loso pesa ne piny mar Kenya. Mane gima nene pichani mantiere kaeri.

Gima bire pacha kaneno pichani en uso kata ohala mar rech. Maeri timore ahinya e aluora mar nam chumbi I mean nam Lolwe uuh nikech nam Lolwe kae wayudo ni tich ahinya madhi mbele en tich mar lupo koda ka uso mar rech.

Tich manene picha kae, en ah lupo, mar eh rech maoketie yao. Oh rech molosnegi i dak moro mar yao ei nam, ema jolupo mag sirikal temo ni mondo mi oluu. Mane gima aneno e picha kaendi.

Gima kelo mor ma aneno e picha kae en ni, jo gweng' nieri oyudo koth. Ma nyalo konyo gi e yor dongo cham gi. Mamiyo gibo yudo yuto ma kare. Kata ka obedo ni ajali nyalo yudore ka nderni okethore, lakini giyudo koth manyalo konyo cham gi mondo mi odong maber.

E aluorawa tich ma itimo kaeni en kuoyo pi ne cham ma inyalo pidhi saa asaya mar higa koro aluorawa watiyo kod chup ni bende watiyo gi can miluongo ni drip can gi dho nyasungu ma wanyalo tiyogo mondo m,i wakuo nego alot kata nyanya pi mondo mi gidongi kata ka koth onge. Mano e kaka watimo tijno e aluorawa.

Kaka wanyalo yudo nede e gwenge ma aye, en kokalo kuom nyamrerwa, sirikal nyalo kelo nede kuom nyamrerwa, mondo omi jopiny oyud koa kuom yore ma sirikal nyalo tiyogo mondo omi gidwok chien tuwo mar maleria en medo namba mar nede mimiyo jopiny. Ginyalo bende kwoyo yath e ute mopogore opogor mondo omi odwok chien kiwango ma maleria landore godo. Bende ginyalo loso pibe kata aore molil, mondo omi kute kata maleria kik med landore . Mago e yore ma sirikal nyalo tiyogo.

Od doho maduong' mayudore e loch gwenge ma Homabay en Homabay National Court, mano e od doho mayudore e loch gwenge mar Homabay. En emokonyo jopiny e yudo ratiro kuom chike magitero kanyo kata ywagruok magitero e doho.

Aaah, Kane anyiew TV nang'iew TV katiyo bang'e, bang' ndalo moko TV nokethore koro nagombo mondo adhi aduoke mondo mi ayud kaka ilose to bang'e no nodwuok na pesa, omenda mane achiwo kata mane anyiewe godo

Tich mwanene picha kaeri en luto mar nyanya, ma kada puonjo ng'ato to akwonga bedo piny gi gik monego bed ni itio godo e pitho. Eh koro gik machalo kaka pipe kata chupni miyalo tii godo e olo ne cham mathindo thindo pii, anyalo bedo godo gi puodho moket tenge ma inyalo tii godo mondo mii opuonji.

Tich mwanene picha kaeri en pith mar rombe, kagichiemo. Koro ber mwayudo kwom mio rombe chiemo en ni, rombe bedo gi ngima makare kendo gidongo maber kaluore ni giyudo chiemo ma romo gi, mondo mi gidongi. Mano e ber mwayudo kwom pidho rombe.

Tich ma waneno e picha kaeri en tich mar pidho jamni ma gin dho dume. Tijni nikod nengo ahiya e aluora wa nikech en gi ohala mamalo kaluore ni dho dume nyalo kelo ni pesa ,ginyalo bende keloni chiemo bende nikech gin kod nengo mamalo, emo omiyo tijni nengone ni malo e aluorawa

Gikma kelo mor maneo e picha kaeri en ni, waneno lee ma opogore opogore mayudore e pinywa kaeri. Maeri en gima moro wang' kendo mor mokelo e chunywa en ni piny yudo ohala kaluore ni jii aa kuonde ma opogore opogore mantie epiny koda mantie oko mar piny mondo gibi gine kaka pinywa nigi lee mopogore opogore. Mano be kelo ohala e piny kendo piny yudo pesa koa kuom mano

Gima aneno e picha aeri en pith mar diek. Diek magin mag dume aah, gi pith mar gwen. Kata kamano aneno ka tijni timore e gwenge ma otuo ma samoro nyalo bedo matek mondo mi ng'ato mi otim keno mar diel kata pith mar diek

Anyalo puonjo ng'ato kaka onego otim tijni kapuonje kaka onyalo loso chiemo. Gima waneno e pich akae en ng'ama opidho rech mantiere e yao. Koro ng'ato nyalo yiero mondo mi olos chiemo ne reche kende ka ok ochuno ni ong'iew. Koro anyalo puonjo ngani yorno monyalo tiyo go e lso ne rech chiemo. Ka ok ochuno ni nyaka onyiew

Tich ma aneno e picha en tich mar lupo moloyo to lupo mar fulu kata rech matindo. Aaah, tijni kaneno kama to gima biro e pacha en yor ohala, ahinya ahinya tijni timore e yoo nam lolwe kuma wayudo ni jii mathoth lupo mondo mi giyud yuto. koro ka ng'ato lupo kama, ng'ato nyalo yiero mondo mi ouse kamano, onyalo yiero mondo omoo kendo koka ouse, onyalo yiero mondo mi ouse kosechiele. Tobe mare mar ariyo, tijni en chiemo ne jii mathoth, omiyo mano e gik mabiro e pacha kaneno tijni

Tijni oselokore bang' kinde e aluora nikech wayudo ni loo osebedo moseti godo makoro chwe mare osedok chien, omiyo koro tijni odok chien ahinya e aluorawa .Tich mwaneno e picha kae ni kawang'iyo mokuongo en tich mar pidho njugu, omiyo aluorawa kaluore ni loo osebedo maok chwe ahinya yijni odok chien omiyo koro joma tiyo tijni yiero mondo mi gitim komo mar njugu kagitiyo koda ka manyiwa monyiew e duka, manyiwa kata kodhi ma gingi'ew e duka

Tijni oselokore bang' kinde e aluorawa nikech lowo osebedo maok chwe kuom ndalo. Koro kaluwore ni mano ji yiero mondo mi okom gi manyiwa mondo mi giyud yuto mathoth mar njugu

Tich matimore e picha kaeri en sinjo mar njugu. Kamwayudo ni bang' komo, jatich japur nyalo yiero mondo mi odhi osinj njugu mare mondo mi oyud mare. Mane e gima timore e picha mwaneno kaeri

Kuonde thieth ma wantierego e dala mar kisumu gin kanya chiel gi ospital mar Jaramogi Oginga Odinga, wantiere gi Aga khan Hospital, wantiere bende gi ospital mantiere Kisumu kanyo kaka Kisumu Referral Hospital mago gin achiel kuom ospitende minyalo thiethie tuo mar Kansa e dala mar Kisumu.

Twoche manego nyithindo e gwenge mag Homa Bay gin kaka maleria manego nyithindo mathiso, wantiere bende gii two machando iye mag nyithindo, wantiere gi measles mago gin achiel kwom tuoche manego nyithindo ka bende amedo kanyo whooping cough gin twoche minyalo pa gol kwom ngato manyalo miyo nyathi tho.

Kothe madongo mipitho e kaunti mar Kisumu gin kaka kodhi mar mchele muyudo ni jokma ae ngwenge mag ahero thoth gi pitho mchele ahinya bende wachak wayudo gima chalo kaka niang', gwenge mag kisumu wayudo ni thoth ji pitho niang kaka yorgi mar yudo yuto kendo kod ohala ,kodhi machielo bende en bando nikech mano e chiemo ma ginyalo chamo koro kwonde mamoko ma gweng'e mamoko e kisumu kanyo bende yiero mondo omi opith bando mago e kodhi adek ma thoth ji pidho e gweng'e ma Kisumu.

Katiyo gi yien kata bao koda ka kede ma lidi lidi. Anyalo puonjo ng'ato kaka inyalo mok mach e yorno ma nyachon. Gima waneno e picha kae en kaka jo ot mar Maasai temo mondo mi omok mach kagitiyo gi yien koda ka kede malidilidi kopogore ni ng'ato kao kibrit to moko mach

Gini ok thor yudore e aluorawa, kata kamano gima anyalo wachoni itiyo kod emondo mi oyud nyanonro kumoro amora ma entiiere. Mano egima aparo ni itiyo kode

Yore mag somo manyasani manyalo ,manyalo loso kata chopo yore mag somo, puonjruok gin keto nyithindo mopogore opogore obed e klas achiel. Somo manyasani rriwo nyithindo duto, obed mong'ol kata nyathi mangima ,mariek gi mofuo duto yudo somo e kanyo achiel. Ok oyier ekind joma riek gi joma ofuo. Momiyo koro somo manyasani nyalo riwo jii duto mondo mi ng'ato ka ng'ato oyud rieko ma onego obed ni oyudo